Mwendia wa ng'ondu nĩaheaga mũgũri kamũkanda, thutha wa kũmwenderia ng'ondu nĩgetha ahote gũkua ng'ondu yake tondũ no mũhaka ng'ondu ĩkĩgucio na mũkanda ĩgĩtwarwo kuma kwa mwendia, nginya kwa mũgũri.

Kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa ndona ũũ nĩ ngano, ĩrĩ hakuhĩ gũtuta, ĩrĩ hakuhĩ kũgethwo thutha wa wiki ciganona, kana mĩeri ĩigana ũna, na ningĩ nĩndĩrona ta mahuti ma ngano ĩno me marenda gwĩka ma marenda kũmĩrĩra, nĩtahena mũrimũ wĩho, nganoinĩ ĩyo.

Ũyũ nĩ mũrimũ wa mboco, na mũrimũ ũyũ nĩ mũrimũ wa heho, na ũtũmaga mahuti ma mboco macure. Na ũngĩikara ũtakũhũra ndawa, mĩmera yaku ndĩkũhota kũruta kĩroo, na ũkũ ũkũgĩa magetha matarĩ maingĩ.

Nĩ harĩ bata kũiguithia agũri maũndũ maũndũ-inĩ makoniĩ indo iria ciendagio matuka-inĩ, nĩ getha ũmahe ũhoro ũhutainie na indo icio cirendio, tondũ no makorwo mataramenya, aah ũkamera bata wa kũgũra indo icio, na ũkaringithania indo icio harĩ indo iria ingĩ cirendio aah cirendio nĩ andũ angĩ, cikonainie ona ũndũ ũcio, na ũkamera nĩkĩ aah kĩratũma, ũgathĩrĩrie indo ciaku gũkĩra indo icio ingĩ.

Akaũnti yakwa ya bengi nĩho mũcara wakwa wũingagĩra na ningĩ akaũnti yakwa ya thimũ, nĩyo ndutaga mbeca gĩakwa bengi-inĩ ngaikia akaũnti yakwa ya thimũ nĩgetha ngĩenda kũrĩha maũndũ ndĩrenda kũrĩhĩra ta kũgũra irio, kũrĩha mbeca cia barainĩ, ngĩenda gwĩka maũndũ makwa mothe tondũ thikũ ici ndikĩhũthagĩra mbeca baribari hũthĩraga mbeca cia thimũ-inĩ, kwoguo akaũnti yakwa ningĩ ya bengi noyo ningĩ savaga mbia ciakwa, nĩgetha cikongerereka ciakinya gĩkĩro kĩrĩa ndĩrenda cikandeithia indo iria ndĩrenda kũgũra.

Wa mbere akui a nduthi nĩ maheaga akui ao kĩgirĩrĩrio gĩa kĩongo nĩgetha maigue matarĩ na wagagu, nĩgetha accident ĩngĩhanĩka rĩ makagirĩrĩrio, ningĩ wa kerĩ akui anduthi nĩmatwaraga nduthi ciao o kahora nĩgetha akui ao matikaigue wagagu, maigue nĩ maratwarithio wega.

Agũri maita maingĩ matikoragwo mwena wa ma tondũ wa mbere matikoragwo makĩmenya maũndũ maingĩ ma kĩndũ kĩu marenda kũgũra no mũhaka mambe maeretherwo, ee na matikoragwo makĩmenya maũndũ megie indo iria cira cindana na kĩndũ kĩu marenda kũgũra, wa kerĩ matikoragwo me mwena wa ma tondũ matikoragwo mena mbia nyingĩ kwoguo nĩ makoragwo makĩenda aah gũbecũra kĩndũ nĩgetha mahote gũkĩnyitĩra ona korwo matiramenya wega mbei ya kĩndũ kĩu marenda kũgũra, kwoguo no tuge atĩ matikoragwo mwena wa ma.

Andĩki nĩ mabatiĩ kũhe aruti ao a wĩra gĩthomo nĩguo marute wĩra mwega, tondũ mũndũ arĩ gũthomithio nĩ agĩaga na ũmenyo wa kũruta wĩra ũcio ũrĩa arothomithio. Na agĩa na ũmenyo mũingĩ rĩ, nĩ ahotaga kũrehera mũmũandĩki mbia nyĩngĩ. Kogwo mũmũandĩki nĩ agĩaga na maciaro ma gũthomithia aruti acio ake a wĩra. Ningĩ mũandĩki wa wira angĩhe andĩkwo ake gĩthomo, nĩ mahotaga kũheithia kambuni nyake igweta, kogwo andũ nĩ makenagio ni kambuni iyo gũkĩra kambuni iria matahete aruti ao a wĩra gĩthomo. Wa mũico andĩki kuhe aruti wĩra ao gĩthomo, nĩguo marute wĩra mwega, nĩ mateithagia kambuni iyo kũheyo ngathĩ ĩrĩ igũrũ gũkĩra makambuni marĩa mataheaga aruti ao a wĩra gĩthomo.

Kwĩgaĩra mĩgũnda nĩ rĩrĩa andũ mathiĩ makoya gĩcunjĩ kĩa mũgũnda magagĩtua kĩao, na andũ marĩkwĩgaĩra mĩgũnda nĩ kũgĩa na icagi, kwoguo handũ hatararĩ na andũ hakagĩa andũ, hakagĩa gĩcagi, rĩu icagi icio ciagĩa rĩ, nĩ hagĩaga indo ta matuka hakagĩa indo ta cukuru, hakagĩa mathibitarĩ, ũguo ũthii wa na mbere nĩ ũgĩaga gĩcigo-inĩ kĩu, ningĩ irio nĩ ciongererekaga kũu na thirikari, mabata ma thirikari nĩ makinyagĩra icigo icio tondũ nĩ kwagĩa andũ akũigana. Andũ mekwĩgaĩra mĩgũnda aikari nĩ magĩaga na, nĩ magĩaga na ũrugarĩ wa kũgĩa andũ aingĩ gĩcigo-inĩ kĩao.

Taitũ cia mĩgũnda na mĩtaratara ya wandĩkithia ĩrutaga wĩra ũrĩkũ gũkinyanĩria ũgitĩri wa eene mĩgũnda? Taitũ cia mĩgũnda nĩ citeithagia hasa kũmenya nĩ mwene kĩaya kana mũgũnda fulani kwoguo mũndũ arĩ na taitũ mũndũ nĩ amenyaga nĩwe mwene wa mũgũnda ũcio hatarĩ na nganja na taitũ ĩyo nĩ teithagia mũndũ ndakanatunywo mũgũnda kana njiarwa ciake iria cigoka itakaniye gũtunywo mĩgũnda ĩyo, tondũ no monanie kweri mũgũnda wa rĩ wao. Wa kerĩ taitũ nĩ citeithagĩrĩria andũ nginya makĩoya marũni bengi-inĩ na magateithia ũthiinĩ wa na mbere, ningĩ aah ene nĩ marutagĩrwo mena taitũ tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩũka aiye mũgũnda wao kana oige mũgũnda ũcio nĩ wao kana atunywo mũgũnda.

Nĩ moritũ marĩkũ arĩmi a mĩgũnda mĩnini macemanagia namo makĩenda kũgĩa na mĩgũnda yao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kĩĩwatho? Arĩmi a mĩgũnda mĩnini nĩ macemagia na moritũ ta magũcokanĩrĩria mbia iria cia gĩrĩire, nĩgetha mahote kũgũra kana kwĩgatĩra mũgũnda ũcio, tondũ mĩgũnda thikũ ici nĩgĩte goro mũno, wa kerĩ nĩgetha ũgĩe na taitũ ya mũgũnda ũcio nĩ kũrĩ marĩhi marĩa ũbataire kũrĩha nĩgetha taitũ ĩhote gũthondekwo na nĩgetha ũhote kwĩgatĩta taitũ ĩyo, kwoguo marĩhi nĩ ũndũ nĩ matuĩkĩte marĩhi marĩ igũrũ mũno, arĩmi aya anini nĩ maragĩa na mathĩna wa kerĩ, nĩ magĩte kũmenya njĩra ĩrĩa hasa ũbatie kũgerera kĩwatho nĩgetha ũgĩe taito, kwoguo nĩ ũndũ wa kwaga kũmenya njĩra ĩria hasa ũbatie kũgeria nĩ maremwo kũgĩa na taito icio harĩ, harĩ kahinda karĩa kagĩrĩire na nginya magatunywo mbia ciao.

Nĩ kũndũ kũrĩkũ kũmwe kwa bata andũ mangĩceera mwena wa Rift Valley? Mwena wa Rift Valley andũ no mathiĩ mone mĩgũnda mĩnene mĩnene mũno ya chai, ta kũndũ gwĩtagwo Kericho nĩ kũrĩ mĩgũnda mĩnene mũno ya chai ona ma factory manene mũno ma chai, kwoguo andũ no mathiĩ mone, ningĩ Rift Valley nĩ kuo kumĩte ateng'eri arĩa anene mũno, kwoguo mũndũ no athiĩ one, eeh kũrĩa ateng'eri mathiaga kwĩharĩria gũteng'era thĩ cia na nja na kũrĩa mekagĩra mazoezi mao o mũthenya o mũthenya. Ningĩ Rift Valley andũ no mathiĩ mone the great Rift Valley harĩa makwona irĩma na mĩikũrũko ĩrĩa ya Rift Valley.

Agũri mahiũranagia atĩa na ngũrani cia thogora gatagatĩ ka nduka cia ndawa itiganĩte kana mĩthemba ĩtiganĩte ya ndawa? Agũri nĩ mathiaga duka ĩtiganĩte nĩgetha mamenye mbei ya dawa na agũri acio rĩ mathiaga magacagũra dawa ĩrĩa ĩna raithi mũno kũringana na mũhuko wake, ningĩ agũri nĩ moragia endia dawa ĩrĩkũ ĩna, ĩna, ĩrateithĩria mĩmera yao mũno kana ĩrakĩũraga ria mũno, na onakorwo ĩna mbei ĩigũrũ rĩ nĩmagũraga ĩyo marendekithĩrio nĩ mwendia, ningĩ agũri aya rĩ nĩ marĩ, nĩ mathiaga duka-inĩ iria cirendia dawa raithi gũkĩra duka-inĩ iria ingĩ na makamenyera kũgũra kuo tondũ kũu nĩkuo maiguaga marahinyĩrĩrio, ningĩ wa mũico dawa ĩtiganĩte kana mĩthemba itiganĩte ya dawa agũri nĩmagũraga dawa iria marona cikĩmateithia mũno mĩgũnda-inĩ yao ona matakũrora mbei.

Nĩ njĩra ĩrĩkũ maranagĩria na athii a ndege hindĩ mathaa mandege megũcenjia, kana bei ĩgũcenjia, andũ acio rĩ, nĩ matũmagĩra athii ao a ndege ndũmĩrĩri nguhĩ kana nndũmĩrĩri ndaihu, thimũ inĩ ciao, ningĩ, nĩ matũ nĩ mahũragĩra athii acio a ndege thimũ makamamenyithia atĩ mathaa ma ndege nĩ macenjia, kana bei ĩrĩa ya gũthiĩ na ndege kũrĩa marathiĩ nĩ yacenjia, wa gatatũ, nĩ makoragwo na nenda ciao, nĩ mandĩkaga nenda-inĩ icio ciao, makandĩka atĩ, mathaa mandege nĩ macenjia, kana bei nĩ ya cenjia, koguo a thiĩ nĩ mathiaga nenda-inĩ icio ciao, makarora na makona atĩ, kũrĩ kĩndũ gĩcenjetie, na maka magagĩtĩkĩra na makebanga, ougwo kũringana na mĩtaratara ĩrĩa ĩcenjetie, ningĩ wa kana, nĩma nĩmanagĩrĩria ũcenjia ũcio redio-inĩ ona kana tivi-inĩ, aha kameme-inĩ, andũ magakĩmenya mohoro-inĩ.

Ũiguaga atĩa ũhoro-inĩ wa mĩng'ang'ano gatagatĩ ka Kenya na Ũganda makĩng'ang'anĩra gĩcigo kĩa Migingo? Nĩ njiguaga ũru Kenya na Uganda makĩng'ang'anĩra gĩcigo kĩa Migingo tondũ mũno mũno mang'ang'anagĩra nĩ ũndũ wa gũtega thamaki, na ningĩ nĩ njiguaga ũru tondũ mbere kabitha rĩ nĩ kwarĩ na ũrĩa gĩcigo kĩu gĩa coretwo, gĩcigo gĩa Kenya na kĩa Uganda, kwoguo makĩng'ang'anĩra rĩ nĩ ũru tondũ nĩ kũgĩaga mbara na woitĩki wa thakame mũingĩ na gũkagĩa mbirarũ ikĩũraga andũ arĩa matibatie gũkua na gũkagĩa na wagagu mũingĩ thĩinĩ wa gĩcigo kĩu, kwoguo nĩ ũndũ wa wagagu ũcio ũgĩaga nĩ njiguaga ũru na ningĩ ngaigua kĩeha kĩingĩ mũno, nĩ ũndũ wa mbara icio cigĩtuthũkaga nĩ ũndũ wa kũng'ang'ana. Ningĩ mũico kabitha nĩ njiguaga ngĩenda Kenya na Uganda makĩgie na wũiguano mamenye no mwene gĩcigo kĩu nĩgetha mbara cithire.

Mũbango wa gavana wa gũthuthuria ũrĩa kaunti ĩrathiĩ ũhutagia atĩa ũthii wa na mbere wa gĩcigo na ũhoti wa andũ gũcokereria? Gavana angĩbanga wega andũ nĩ macokanagĩrĩria wega na ningĩ gavana angĩbanga ũru andũ matihotaga gũchokanĩrĩria wega, na gavana angĩhota gũbanga wega gũthuthuria ũrĩa kaũntĩ ĩrathiĩ na mbere, ũthii wa na mbere nĩ ũthiga na mbere mũno, no gavana mangĩaga kũgĩa na mũbango ya gũthuthuria ũrĩa kaũntĩ ĩrathiĩ na mbere kaũntĩ nĩ cokaga na thutha, ĩgacoka na thutha ũhoroinĩ wa gĩthomo ũhoro-inĩ wa mĩako ya barabara na ũhoro-inĩ wa ũrigutani na ũhoro-inĩ nginya wa maĩ na nginya irio ci Ũhoro wa gavana gũthuthuria ũrĩa kaũntĩ irathiĩ na mbere nĩ wega nĩgetha ũthii wa na mbere ũkĩoneke kũndũ-inĩ kũu.

Nĩ mogwati marĩkũ mamwe ma kwaga andũ marĩ na ũmenyeru ũgitĩri-inĩ wa kũndũ kwa ũgitĩri wa nyamũ cia gĩthaka? Ũgitĩri wa kũndũ kwĩna nyamũ cia gĩthaka, andũ mangĩaga ũmenyeru wa kwĩgitĩra nyamũ cia gĩthaka wa mbere nyamũ cia gĩthaka nĩ cithũkagia mĩgũnda ya arĩmi, ta rĩu kũngĩgĩa na nguuũ, nguuũ nĩ cithũkagia mbembe cia arĩmi, cikarĩa mbembe icio cigathũkia biũ na ningĩ nyamũ cia gĩthaka nĩ ciũragaga andũ, andũ mangĩ kuruhana na nyamũ icio nĩ cikũmoraga na gũkagĩa na ũnyihu wa andũ icagiĩ na andũ makagĩa magakorwo matirĩ na wendi wa gũthiĩ na mbere na kũrĩma tondũ indo ciao nĩ ciragĩthũkio nĩ nyamũ cia gĩthaka, kwoguo rĩ mogwati marĩa magĩaga nĩ, na ningĩ kũraga nyamũ ti wega tondũ tũngĩgĩa na ũmenyeru wa kũraga nyamũ cia gĩthaka nĩ tũracinyihia na cihuke cingĩikara cikĩũragagwo, kwoguo no mũhaka andũ mamenyerane na nyamũ icio.

Andũ ethĩ nĩ moĩkaine nĩ ũndũ wa kwĩingĩria maũndũ-inĩ matarĩ ma watho. Ĩĩ gũtheria ngari no kũhũthahũthie ũndũ ũcio, tondũ andũ athĩ mangĩheo gũtheria ngari no makorwo harĩ na ũndũ mareka kwoguo matigũkorwo na mathaa maingĩ ma waganu nĩ magũkorwo makĩruta wĩra makona mbia, na mũndũ angĩruta akona mbia rĩ ndakwenda kwĩngĩria ũmaramari-inĩ tondũ ndagũkorwo na ũbataru mũingĩ wa mbia, ningĩ ngari nĩ kothi na kothi ĩyo mũndũ no amĩnyite na mũndũ anjie kĩganda gĩake gĩa gũtheragia ngari, kwoguo mũndũ arĩ na kĩganda gĩake nĩ akũhota kwandĩka andũ na akwandĩka andũ ethĩ ota ke, kwoguo amandĩka nĩ ekũruta andũ angĩ ethĩ ũmaramari-inĩ na kumaruta maũndũ mangĩ matarĩ ma watho, rĩu nĩ makũhota kwĩrutĩra wĩra na makona mbia ciao na njĩra iria cirĩ cia gwĩtĩkĩrĩka.

Nĩwega gwĩkĩra makorobia marĩa magethetwo gũkũ bũrũri-inĩ ngirĩndi-inĩ kũrũmĩrĩra mũtaratara wa gwĩkĩra ngirĩndi cia wagĩrĩru wa indo iria ciendagio bũrũri wa nanja, tondũ pause nĩgetha tũgĩe na ikĩro cirĩ igũrũ mũno, wa nginya makorobia marĩa marekĩenderio andũ arĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩgetha arĩmi magĩe na na ũmenyeru wa kũũ wa kũgĩa na ikĩro cia igũrũ mũno cia kũrĩma makorobia. Nĩngĩ, nĩgetha mahote kwendia makorobia maingĩ gũkĩra ũrĩa mamenyerete. Tondũ andũ mangĩhota gũ mangĩhota kũrũmĩrĩra ikĩro cia naigũrũ-rĩ, nĩmakũhota kũgĩa na magetha marĩ igũrũ, na magetha marĩ igũrũ-rĩ, nomo magũteithia, mendie mendie mũno, na mangĩendia mũno-rĩ, bũrũri nĩũgũteithĩka, arĩmi nĩmagũteithĩka, ona arĩa maragũra nomagũteithĩka.

Ĩĩ gĩcaginĩ gitũ nĩkũrĩ mĩgũnda ya kũrĩithia, na mĩgũnda ĩyo rĩ, nĩ mĩgũnda ĩrĩa gatarĩ na andũ maikarĩte, na mĩgũnda ĩyo ĩkoragwo ĩrĩ mĩgũnda ya thirikari, koguo rĩ, tondũ nĩ gĩcigo kĩnene rĩ, gĩtarĩ na andũ gĩtarĩ gũtarĩ kwa mũndũ rĩ, andũ no mathiĩ marĩithie o andũ arĩa othe makwenda, na nĩtweheragia ngũĩ mĩgũndainĩ ĩyo, tũka mũndũ akarĩithia ng'ombe ciake, ũkamenya ng'ombe ciaku cirĩ ha, kahinda kana, tondũ ng'ombe rĩ, no ci no cithi ciune ngiri, na cithi cikarĩe kwene. Koguo wambere, tũ twagaga tũ tweheragia ngũĩ, nĩ ũndũ wa mũndũ kũrĩithia ng'ombe ciake ũkamenya ng'ombe ciaku cirĩ ha. Wa kerĩ, nĩ kwaga kũrĩithia mĩgũndai-nĩ yene, na wagatatũ rĩ, nĩtũ nĩtwagaga ngũĩ tondũ mĩgũnda nĩ mĩnene, na tondũ ya thirikari nĩ mĩnene rĩ, nĩkũrĩ nyeki ĩiganĩte ng'ombe iria ciothe cirĩ gĩcaginĩ.

Wa mbere, no mũhaka mũmenye atĩ, kauntĩ ya Garissa nĩ kauntĩ ĩta ĩta ĩtagĩyaga na, na mbura nene mũno, koguo nĩ kũndũ gũkoragwo kwina riũwa raingĩ mũno, no tondũ wa arĩmi acio anini rĩ, nĩ matema ite itemi rĩnene ũtonga-inĩ wa kauntĩ ĩyo, tondũ nĩ magaga kũgũra, nĩ magaga kũgũra irio, makagũrĩra arĩmi acio marĩmĩte kuo, koguo magũrĩra arĩmi acio marĩmĩte kuo, koguo ma gũrĩra arĩmi acio marĩmĩte kuo, gũkĩra kũgũra kuuma kauntĩ ingĩ rĩ, arĩmi acio nĩ mangĩyaga mbia na kauntĩ ĩyo nĩ ĩtongaga, tondũ mbia citiraima, mbia cirathiũrũrũka o kũu, waa wa kerĩ, aah nĩ ũndũ wa ũrĩmi ũcio rĩ, nĩ kũrĩ iganda nini nini, iria cirahũthĩra indo icio cirarĩmwo nĩ arĩmi acio, iganda icio nĩ ciheyaga andũ mawĩra, koguo cikarehe ũtonga kaunti-inĩ ĩyo, wa gatatũ, andũ nĩ maheyagwo mawĩra, mĩgũnda-inĩ ĩyo, koguo nĩ kũrehgaga mbeca, mĩhuko-inĩ ya andũ.

Wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩakwa, nĩkĩ, nĩgĩtũmaga mwaka ũcio ũkaga camera, na kwaga kĩmera rĩ, indo irĩa cigethagwo ta mbembe rĩ, cigethagwo cirĩ nini, koguo arĩmĩ magĩthiĩ kwendia mbembe icio ciao, nĩmakoragwo marĩ na mbeca nini gũkĩra ũrĩa mamenyerete. Na mbeca cingĩnyiha rĩ, umithio wa ũrĩmi, ndũkĩgĩaga. Wa kerĩ, kũngĩaga mbura, andũ nĩmahũtaga, na andũ mangĩhũta, nĩmagaga hinya wa kũruta wĩra mĩgũnda-inĩ, ciana cikaremwo gũthiĩ cukuru wega, nĩũndũ wa kũhũta, na ningĩ andũ makaga mbeca mĩhuko-inĩ yao, tondũ nĩmarahũthĩra mbia nyingĩ mũno kũgũra irio, gũkĩra ũthii wa nambere. Wa mũico, wagi wa mbura gĩcigo-inĩ gĩtũ, nĩgĩtũmaga kwage nyeki, koguo ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũthiaga ũrĩ thĩ mũno. Arĩmi a ng'ombe makaga iria, na makaga mbeca, tondũ matirakĩendia iria rĩao.

Thogora wa gũciarithania ũrĩ thĩ mwaka ũyũ kũringithania na mĩaka ĩrĩa mĩhĩtũku. Tondũ wa mbere, economy ya bũrũri ĩrĩ thĩ. Tondũ indo wa mbere nĩ igĩte goro. Andũ matĩrĩ na mbeca mĩhuko, ũrĩmi ndũrathiĩ na mbere wega, iganda citirathiĩ na mbere wega, koguo thogora wa ũciarithania ũrĩ thĩ, tondũ andũ matirĩ na mbia cia gũkĩgũra indo na na ti andũ aingĩ marakĩendia indo ciao. Tondũ mbiacara ciothe cirĩ thĩ. Mwaka ũcio ũrathirire, nĩ kwarĩ na mbura nyingĩ mũno. Koguo ũrĩmi nĩ warĩ mwega, na ningĩ hĩndĩ ĩyo rĩ, thirikari nĩ yateithĩrĩirie gũtwara thĩ thogora wa indo, no thaici-rĩ maisha nĩ marathiĩ mambatĩrĩte. Koguo ũciarithania, ũgathiĩ thĩ. No ningĩ tondũ mwaka wa thirikari nĩ ũrathiĩ gũthira-rĩ, maũndũ nĩ mekwagĩrĩra tondũ thirikari nĩ ĩragĩthondeka maũndũ.

Thirikari nĩ ĩgaga mawatho megiĩ ũgitĩri wa irio, nĩgetha andũ a yo magĩe na irio mwaka mũgima. Tondũ ĩngĩaga ĩngĩaga kũiga mawatho megiĩ irio rĩ, matikũhota kũiga irio makũmbĩ-inĩ ma thirikari. Na mangĩaga kũiga irio makũmbĩ-inĩ ma thirikari rĩ, nĩ ngũkũgĩa na hũta eeh bũrũri-inĩ ũcio, tondũ irio irĩa cigĩtwo makũmbĩ-inĩ cingĩthira rĩ, iganda, ta rĩu iganda cia gũthondeka mũtu, nĩ cikwaga mbembe cia bũrũri ũcio. Na rĩu mbembe icio cingĩgũrwo kuuma thĩ cia nanja rĩ, nĩ cikũgũrwo na mbei ĩrĩ igũrũ, tondũ no mũhaka makĩrĩhĩrĩre marĩhi ma kũrehithia. Na rĩu indo ta mũtu, cikagĩa goro mũno. Andũ makaremwo kũhota kũgĩa, makaremwo kũgũra indo irĩa cigũthondekwo nĩ iganda. Koguo rĩ, mawatho macio rĩ, nĩ magathĩkagwo, nĩgetha ene bũrũri, mahote kũgĩa na irio mwaka mũgima. Na nĩgetha andũ arĩa arĩmi anini mateithĩke.

Ũrĩmi nĩ ũheyanaga mĩeke ya mawĩra, maingĩ mũno, tondũ o kuma o kuma hau mbere rĩ, andũ nĩ monaga mawĩra, kambuni-inĩ cia kwendia cia kwendia mbegũ, ningĩ mĩgũnda-inĩ andũ a ciĩ barũa nĩ makĩ, nĩmakĩonaga mawĩra, andũ a gũcimba, andũ a kũhanda, andũ a a kũrĩmĩra irio, ningĩ andũ arĩa angĩ monaga mawĩra, nĩ andũ a ndawa cia ũrĩmi, na andũ a bataraitha, kwoguo ũrĩmi nĩ ũheyaga andũ mĩeke ya mawĩra, ningĩ andũ nĩ monaga mawĩra matuka-inĩ, ta rĩu mbembe cingĩendio, citwe, ci cithiĩ kĩganda-inĩ cituĩke mũtu rĩ, andũ a iganda-inĩ nĩ makĩonaga mawĩra, ona ningĩ arĩa marendia matuka-inĩ, makona mawĩra onao, koguo ũrĩmi nĩ ũteithagia kũrehe mĩeke mĩingĩ mũno, ya mawĩra bũrũri-inĩ, gĩcigo gitu nĩ gĩteithĩkĩte nĩ ũrĩmi, tondũ andũ nĩ marahota gũthomithia ciana, nĩ marahota gwĩteithia na mbia cio ũrĩmi, koguo bũrũri ũgathiĩ na mbere.

Andũ a ngirigaca nĩo mateithagĩrĩria gũthima na kũrora wagĩrĩru wa irio, ta rĩu ta mbembe rĩ nĩcithimagwo kana nĩ ciũmĩte kũigana na nĩ maĩ maigana atĩa marĩ mbembe-inĩ icio, kĩu nĩkio gĩthimo kĩhũthĩkaga mbembe-inĩ. Na gĩthimo kĩu kĩngĩkorwo ti kĩega rĩ mbembe icio nĩ cikoragwo ciĩna thumu na no ciũrage andũ aingĩ mũno. Wagĩrĩru wa irio no mũhaka ũrorwo bũrũri-inĩ, nĩgetha andũ maikare matarĩ na mĩrimũ, na nĩgetha andũ makorwo na hinya wa kũgũra indo mategwĩtigĩra atĩ no marware, na irio cingĩkorwo ciĩna thumu mũingĩ citararorwo wagĩrĩru, andũ no makue na andũ no marware. Na to irio cia mĩgũnda-inĩ iroragwo, nginya indo irĩa cithondeketwo na irio icio nĩ ciroragwo, ta rĩu indo ta mĩtu nĩ ĩroragwo, ta rĩu ona waru nĩ iroragwo, ona mboco na indo nyingĩ nginya matharũ, na indo ta icio.

Kĩndũ kĩrĩa kĩgeni nyũmba~inĩ ya mohoro ya Nation mathaa matatũ marĩa mahetũkĩte nĩ atĩ nĩ maratũhe ũhoro atĩ a ũrĩa mũnene wa bũrũri arathiĩte gĩcigo kia Nyanza, na rĩrĩa arathiaga kumahe ndũmĩrĩri yake andũ nĩ marareganaga na ndũmĩrĩrĩ ĩyo yake makamwira, one term. Na andũ nĩ maronekana makiuga ũrĩa matarenda ũhoro wa mũnene wa bũrũri ũrĩa wĩho thaa ici. Wa kerĩ nĩ maratũhe mohoro wo ũrĩa thirikari itatengete wũigana wa mbia wa gũĩkithia kĩgeranio kĩa mũico kĩa ciana iria cireka kĩgeranio kĩa mũico kĩa mwaka ũyũ. Kogwo gĩkundi kia KNEC gĩtihetwo mbia ciganĩte cia kũĩharĩria nĩũndũ wa igeranio cia KPSEA na igeranio iria cirekwo mũico~inĩ wa mwaka ũyũ. Kogwo maũndũ macio merĩ nĩmo merũ mohoro~inĩ ma Nation mathaa matatũ marĩa mahetũkĩte. Na mũico nĩ marauga atĩ rĩũ andũ nĩ marĩrĩhagĩra mbia cia kĩgeranio na thirikari ndĩrĩrũgamagĩra mbia icio.

Nĩgetha ũthii wa na mbere ũkinyanĩre gĩcigo-inĩ gĩkĩ thirikari nĩ kwenda wa mbere ĩthondeke mabara marĩa marathiĩ o kũndũ o kũndũ nĩgetha arĩmi mahote kumĩria magetha mao kũmatwara thoko, na ningĩ nĩgetha ciana cihote gũthiĩ cukuru, wa kerĩ nĩ mandĩke arimũ macukuru-inĩ nĩgetha ciana cihote, cikorwo na arimũ aakũigana akũmathomithia macukuru-inĩ mao, wagatatũ thibitarĩ nĩ cia ndĩkĩrwo arigiti, na ningĩ thibitarĩ cigĩe dawa na nĩgetha andũ a gĩcigo gĩkĩ gitũ mangĩrwara na mathiĩ mathibitarĩ-inĩ makahota kwona dawa. Ah wa kana thirikari nĩ kwenda ĩingaingĩhie mũigana wa andũ arĩa marĩheagwo bursery, nĩgetha andũ aingĩ mahote gũthoma na gĩcagi gĩthomu nĩ bũrũri ũthiĩte na mbere, na wa mũico andũ mathurwo nĩ muingĩ nĩ mabatie kũruta wĩra nĩgetha ũthii wa na mbere ũkinyanĩre gĩcigo-inĩ kĩu.

Mũndũ angĩrorera mohoro, nĩakoragwo akĩmenya marĩa marathiĩ nambere bũrũrinĩ, ũkamenya mawatho marĩa merũ marathondekwo, ũkamenya nĩ mĩtino ĩrĩkũ ĩrahanĩka na nĩkũ, koguo ũkamenya harĩa ũbatiĩ kwĩmenyerera, na haria ũtabatiĩ kwĩmenyerera. Ningĩ ũngĩ ũngĩ rora mohoro, nĩũkuona indo iria tofauti tofauti ciragathĩrĩrio, koguo ũkamenya nĩkĩĩ kĩega na nĩkĩ gĩtarĩ kĩega, koguo ũkamenya nĩ indo irikũ njerũ ciĩyumĩrĩtie na indo iria ingĩ iteyumĩrĩtie, ningĩ ũngĩrorera mohoro, mũndũ nĩamenyaga andũ arĩa makuĩte tondũ mohoroinĩ nĩmakĩreha andũ arĩa makuĩte, koguo ũkona kana kũrĩ arata aku kana andũ a gĩcagi gĩaku magĩkuĩte. Wa wa kana, werorera mohoro, nĩũkũgĩa na ũguni wa kũmenya mĩtara tara ĩrĩa thirikari ĩragathĩka, nĩgetha gũteithia andũ ake.

Niĩ ũhoro wa yunibacĩtĩ ya Tom Mboya, niĩ ndingĩenda ũhoro wagũthiĩ kũu, tondũ wa mbere, ti yunibacĩtĩ ĩrĩ igweta, ti yunibacĩtĩ ĩkoretwo kuo gwa kahinda karĩ kanene, na tondũ woguo rĩ, kothi nyingĩ iria mara maraheana kuo rĩ, ti citiĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ andũ arĩa mekĩraga mũkonde wa atĩ, kothi ĩyo nĩ jĩtĩkanĩrĩrie bũrũri-inĩ ũyũ, kũheyanwo yunibacĩtĩ-inĩ ĩyo, koguo niĩ, eeh ndingĩenda ũhoro wa wa gũthiĩ yunibacĩtĩ-inĩ ĩyo, na ningĩ mũico mũico rĩ, yunibacĩtĩ ĩyo ndĩrĩ kũndũ kũrangenia niĩ, ĩrĩ kũndũ kũraihu nakũrĩa niĩ ndĩ, koguo rĩ, nĩ ũndũ wa maũndũ macio na gũikara kũraihu na mũciĩ, ndingĩenda ũhoro wa gũthiĩ yunibacĩtĩ-inĩ ĩyo ya Tom Mboya, mũico mũico, tondũ nĩ hĩndĩ ĩra ĩrabĩrĩria rĩ, ndĩkũrĩte mũno rĩ, ndĩrĩ na, ũmenyeru wa kũheyana mathomo.

Uhoro wa kũihũrĩa magoti rĩ, no mũhaka wambe ũthiĩ KRA-inĩ. Na wathiĩ nenda-inĩ ya KRA rĩ, ũgathiĩ kwa I-Tax. Kũu kwa I-Tax nĩkuo gũcookagio magooti, kuoguo ũkaa ũkahingũra aa nenda yaku hau hau ha gũcookia magoti, na ũgathiĩ ũkoya-a, ũkoya karatathi karĩa ũrĩhagwo nako ga gũteithia kũihũria, kũihũria icigo-ini iria cioothe ciri hau rũ nenda-inĩ ĩyo ya gũcookia magooti. Na warĩkia gũcookia igoti rĩu rĩ, Nĩmakũheaga karatathi kana irũa rĩa kuonania ni waarĩha na magũtũmagĩra nendainĩ-inĩ ya thimũ yaaku. Naa niingĩ we ũngĩremwo kwĩĩkira maũndũ macio ũrĩ wiika-arĩ, no ũthie tauni ucarie handu ha cyber maguteithĩrĩrie kuihuria magoti maaku. Tondu waaga kũihũria, nĩ hakoragũo na baĩni.

O taũni o taũni, nĩ ĩkoragwo na wabici, ya andũ a kũmemerekia mohoro, koguo rĩ, wa mbere no ũthiĩ wabici-inĩ icio, cia andũ acio a kũmemerekia mohoro, ũmatarĩrie rũgano rũu rũrĩa ũrenda mamerekie, ningĩ no ũthiĩ nenda-inĩ cia ciao, aah thimũ-inĩ yaku, ũcarie namba yao ya thimũ, ũmahũrĩre thimũ, wamahũrĩra thimũ rĩ, ũmatarĩrie rũgano rũu ũrenda rũmemerekio terebiceni-inĩ, nĩ getha mamenye kana nĩ mekwenda kũrũmemerekia, kana matikwenda, wa gatatũ no ũhũre mbica, na woye mũkanda, ũra wa wa rugano rou ũrenda rũmemerekio, ũmatũmĩre nenda-inĩ ciao, thimũ cia thimũinĩinĩ ciao, na wa mũico, na no ũcarie andũ arĩa marutaga wĩra kou, na ũmatarĩrie ũhoroi ũhoro wa rũgano rou rũrĩa ũrenda rũmemerekio nĩgetha magũteithĩrĩrie ũrĩa ũguteithĩka.

Rita rĩa mũico rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri aririe nĩ aririe ũhoro wa nyũmba ici thirikari marakaga arauga imwe wa cio nĩ cirĩkĩte na andũ no mahote gũcingĩra na aratarĩrio ũhoro wa marĩhi ũrĩa mũndũ arĩrĩhaga nĩgetha ahote kwĩgwatĩra nyũmba icio cia thirikari iria marakaga, na wa kerĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ araririe ũhoro wa ũgitĩri wa bũrũri arauga ũgitĩri wa bũrũri nĩ mwega na Akenya, mwena thayũ nĩ tondũ mbirarũ cia borithi na mbũtũ cia njeshi nĩ cirateithĩrĩria ũkinyanĩria-inĩ wa thayũ bũrũri-inĩ, wagatatũ mũtongoria wa bũrũri nĩ araririe ũhoro wa ciana nĩ cigeka kĩgeranio mũico-inĩ wa mwaka mbanjeti nĩraheanirwo harĩ andũ a gĩthomo nĩguo meharĩrie ũhoro wa igeranio icio.

Ngari cia gũkuwa na moko gũthama kuuma gĩcunjĩ kĩmwe kĩa mũgũnda ũmwe nginya kũrĩa kũngĩ nĩnjega tondũ nĩcikuwaga indo nyingĩ. Koguo tiribũ iria mũndũ egũkuwa indo ciake kuuma gĩcigo kĩmwe gũthiĩ kĩrĩa kĩngĩ, nĩcinyihaga. Wakerĩ, mũndũ ndekũnoga mũno tondũ wee korwo ũgũkuwa indo icio ciaku na moko nĩũkũnoga mũno, na nĩũkũhũthĩra kahinda kanene mũno ũngĩkarĩkia ũhoro icio wa gũkuwa indo icio ciaku. Wagatatũ, kũhũthĩra ngari ya kũgucia na moko nĩĩteithagia andũ maigana ona kuona wĩra tondũ ũcio nĩ wĩra wa mũndũ wa gũgũteithia gũthama. Wa mũico, gũthama na nĩgetha magĩteithĩke magĩthama.

Thigũkũ cia ũndũire, nĩrĩo andũ aingĩ matakoragwo mawĩrainĩ, na ningĩ ciana cikoragwo cihingĩte cukuru, koguo namĩrĩ nĩcicemanagia, andũ makamenyana, andũ makarĩanĩra, na andũ magateithania o kuo, koguo andũ nĩmagĩaga ũrũmwe, hĩndĩ ĩyo rĩrĩa magũngũĩra, thigũkũ cia ũndũire. Ningĩ, andũ nĩmamenyanaga, arĩa maikaraga kũraihu na kũraihu, koguo rĩrĩa mathĩna maumĩra rĩ, tondũ wa hindĩ ĩyo mamenyanire hĩndĩ ya thigũkũ rĩ, nĩmateithanagia, wagatatũ, gũkũngũĩra thigũkũ cia ũndũire hamwe, nĩciheaga andũ gũkena, na andũ magabanga maũndũ ma mamakoniĩ, na mabanga rĩ, makagĩa na ũrũmwe, gatagatĩ kao.

Hĩndĩ ya COVID-19 nĩtwarutaga wĩra kuuma mũciĩ tũtĩathiaga maabicinĩ, kwoguo nĩũndu wa ũguo ri mũndũ ndahũthagĩra mbia nyingĩ cia kũrĩha ngari ,kwoguo mũndũ niahotaga gũikara na mbia nyingĩ mũhuko tondũ ndũragĩcihũthĩra gũthii handũ, wakerĩ nĩndathondekire mbiacara ĩria ndĩrendagia nayo indo nendainĩ na nĩnũdũ wa ũguo rĩ, tondũ andũ maingĩ nĩmahũthagĩra thimũ ciao kũiga makenete rĩ, nĩmonaga indo irĩa ndĩrendia nendainĩ na makagũra na makadeithia gũkorwa na mbeca nyingĩ cia gwĩteithia na tondũ wĩra úũĩa ndarutaga ndĩatigithĩtwe rĩ na ndaũrutagĩra mũciĩ kũhũthĩra kompyuta yakwa rĩ ũguo niguo ndateithĩkire na nĩkĩo ndahotire kũrũga ĩtĩna rĩrĩa kwarĩ na mũrimũ ũcio.

Ikinya rĩa mbere, mũndũ athiaga harĩ kanyamũ-inĩ ga SIM tool kit, ũkahihinya M-pesa-rĩ, ũgathiĩ ũkahihinya harĩa handĩkĩtwo lipa na M-pesa'. Wahihinya hau handĩkitwo lipa na M-pesa-rĩ, ũkahihinya harĩa handĩkĩtwo 'Pochi la Biashara'. Wahihinya hau handĩkitwo Pochi la Biashara-rĩ, ũkahihinya harĩa handĩkĩtwo namba. Ũgakĩandĩka namba ya mũndũ ũcio ũrenda kũrĩha, na Pochi la Biashara. Wandĩka namba, ũkandĩka nĩ mbia cigana ũramũrĩha. Wandĩka nĩ mbia cigana ũrarĩha-rĩ, ũgakĩihũria PIN yaku, wahihinya PIN yaku, ũkauga nĩguo ũrenda gũĩka. Wauga nĩguo ũrenda gũĩka-rĩ, e mũndũ ũcio nĩ atũmagĩrũo mbeca icio no nĩ ũkũrio uge nĩguo rĩngĩ, wauga nĩguo mbeca igatũmĩka.

Rĩrĩa mũndũ araingĩra University nĩ abatiĩ kũrio agĩire ngirĩndi ĩrĩkũ, wa kerĩ nĩ abatiĩ kũrio wathomagĩra cukuru ĩrĩkũ, ũkorio we wĩwa kabira ĩrĩkũ na wũikaraga kũ, ũkorio nĩ cukuru ĩrĩkũ ũngĩenda gwĩtwo, na to cukuru ĩmwe ũgũcagũra, ũgacagũra nĩ cukuru ĩrĩkũ na ĩrĩkũ ũngĩenda gwĩtwo, cukuru o cia kinya ithatũ , na ũkorio nĩ kothi irĩkũ ũngĩenda gwĩtwo, ũgacagũra kothi ta ithatũ ũguo, na ningĩ ũkorio, ũmĩte bamĩrĩ ĩhana atĩa, nĩgetha mone kana no ũteithĩrĩrio na mbia cia thirikari cia kũrĩhaga bithi, haya nĩngĩ wa mũico mũndũ akĩingĩra university nĩekũrio kana nĩekwenda gũkomaga rumu-inĩ cia University kana ekwenda gwĩkomborera nja.

Ũhoro wa andũ maumanire na nũgũ, no njage gwĩtĩkia tondũ niĩ ũhoro ũrĩa thomithagio kanitha, nĩ atĩ nĩ Ngai wombire andũ othe, na indo ciothe iria cionekaga. Kohwo ũhoro wa kĩrĩra nĩ kĩrĩa thomithĩtio rĩ niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩ Ngai wombire andũ. Kogwo ũhoro wa kuga atĩ andũ amũmanire na nũgũ rĩ, nĩ ucio nĩ undũ itangĩtĩkia.No ningĨ rĩ ũngĩrora ũria andũ ahau tene mahanaga rĩ ,tigwo mahana thikũ tũrĩ. Kogwo rĩ hanini no njĩtĩkie ũhoro ũcio tondũ o mĩaka ya tene ,o ũũ miaka irathiĩ ĩthirĩte rĩ andũ marathiĩ macenjetie, muno muno ũrĩa mahanaga kiongo, na ũrĩa magego mao mahanaga na irio iria marĩaga na indo iria mahũthagĩra gutega nyamu. Kogwo ndingĩmenya wega kana nĩ gũo andũ maumanire na nũgũ kana nĩ Ngai wa mombire.No muno muno niĩ nĩ Ngai wombire andũ.

Kĩrĩa ndĩrona ta kĩrathi nambere hau rĩ, nĩatĩ nĩmũndũ, ũrathima indo ici cironeka hau, na athima nĩaratarĩrĩa harĩ andũ acio mararora, kĩrĩa arona. Nĩaramathomithia, indo ciganona, hau ũguo, na akamathomithia kĩrĩa kĩronekana hau kombyutainĩ yake. Ningĩ nĩaronekana nĩanyitĩte, nĩanyitĩte indo ciganona, cia gũcunga, ako akamonia ũrĩa, indo icio aramathomithia icungagwo, na ningĩ agaciĩkĩra ha handũ harĩa hanenehagia, akamonia kĩndũ kwa kĩndũ, ũrĩa gĩtagwo, na ũrĩa gĩkaga, ĩĩ, o ũrĩa kĩndũ gĩtagwo na ũrĩa gĩkaga, na ningĩ nĩaramathomithia maũndũ makonainie na mbegũ icio cironekana hau ũguo.

Matinga nĩ marehete ũgarũrũku mũnene ũthondeki-inĩ wa bara, tondũ nĩ mateithagia kũrehe ĩndo ĩria cirathondeka bara ta mahiga, tĩri. aah ningĩ matinga nĩ mateithagia gũthondeka kĩrĩa kĩrahũthĩrwo gũthondeka bara icio cigateithĩrĩria kũnyitithania ĩndo icio ciothe ci hamwe. Tondũ matinga nĩ maingĩ rĩ nĩ kũrĩ nginya kĩmondi, nĩ gĩteithagia kũmonda tĩri ũcio wũitagwo bara, nĩgetha bara ĩgĩke level cikamonda bara. Ningĩ nĩ kũrĩ gĩtinga gĩa gũĩta maĩ, tondũ bara ĩgĩthondekwo nĩ yendaga gũitwo maĩ, haya na ningĩ nĩ harĩ grender nĩ ĩteithagia kũgucia tĩri ũcio ũraitwo bara mbere ya kĩmondi gĩũkĩte. Koguo matinga macio rĩ nĩ mateithagia mũno gũteithĩrĩria mũndũ bara gũthondekeka wega.

Mũndũ ũrĩa ũroraga andũ arĩa makũĩte thĩinĩ wa nyũmba ya kũĩga andũ acio-rĩ, nĩabataĩre gũkorũo mũndũ ũrahota kũũmĩrĩria andũ arĩa makuĩrĩirũo. No mũhaka mũndũ ũcio akorũo na tha nyingĩ nĩ getha ahote kũ, gũteithereria andũ acio arĩa makuĩrĩiruo, aa, makĩenda kuona mĩiri yao, makĩenda kũruta mwĩrĩ wao thibitarĩ-inĩ. Ningĩ, wa keerĩ, mũndũ ũcio nĩabatie gũkorũo na ũmĩrĩru wa umũndũ, nĩgeetha ahote kũmathabia na kumeekĩra daawa na kũmaiga, kũmaiga nyũmbaine icio cia heho. Akorũo na ũmĩrĩru wa ũmũndũ. Mũndũ ũcio niingĩ, nĩabataire gũkorũo athomeire koothi ĩyo, tondũ nĩ kũrĩ maũndũ maingĩ mũno marĩa mekagwo kuoguo mũndũ atathomete-rĩ ndagihota gũ, kũruta wĩra kũu thibitarĩ-inĩ ĩyo. Wa mũico, mũndũ ũrĩa ũraruta wĩra na andũ arĩa makuĩte, nĩarabatara gũkoruo arĩ mũtheru tondu ũtheru wa naigurũ nĩubatarĩkanaga nyũmba icio nĩ getha citikaanunge.

Nĩgetha ũteithĩrĩrio nduka-inĩ cia Safaricom, wa mbere no mũhaka ũkorwo na kĩbandĩ gĩaku, tondũ kĩbandĩ kĩa mũndũ kĩrĩa aheagwo nĩ thirikari nĩkĩo gĩkoragwo gĩteithĩtie kwandĩkithia namba yaku kũu gwa Safaricom, koguo nĩgetha ũteithĩke kũu rĩ, no mũhaka ũkorwo ũkuĩte kĩbandĩ gĩaku, wa kerĩ mũndũ nĩ oragio watũmĩte kana wamũkĩrĩte mbeca cigana mũtambo-inĩ wa Mpesa, no mũhaka ũkorwo ũkĩririkana, nĩgetha akorwo nĩ ũtete raini yaku kana nĩ ũtete thimũ rĩ ũkorwo ũgĩteithĩrĩrio kũheo raini ĩngĩ, ningĩ wagatatũ angĩkorwo nĩ ũrenda gũteithĩrĩrio nduka-inĩ icio cia Safaricom, no mũhaka ũkorwo nĩ ũrahota kwĩyaria wega wĩta mũndũ, nĩgetha ciũria iria ciothe ũrorio nĩ mũndũ ũrĩa mwandĩke kũu ũhote gũkorwo gũcicokia ahote gũgũteithĩrĩria.

Rĩrĩa mũndũ aracaria, mũndũ rĩrĩa aracaria wĩra nĩ oragia we wĩ ũũ, ũtarĩrie ũhoro waku we wĩũ, wa kerĩ mũndũ nĩ ũragio kũrĩa wanaruta wĩra, ũkorio rĩngĩ wathomeire cukuru kũ, na wathomeire kĩ, ningĩ mũndũ nĩ oragia ciũria cia ũhoro wa bũrũri ningĩ mũndũ nĩ oragio ũhoro wa kambuni ĩyo ũrenda kũrutĩra wĩra ũkorio yambirio rĩ, ĩĩkaga atĩa, ũkorio anane akũu mahana atĩa, mũndũ nĩ oragia ũrenda kũrĩhwo mbeca cigana ningĩ mũndũ nĩ oragio ũrauma kũrĩa ũrarutaga wĩra nĩkĩ, wa mũico mũndũ nĩ oragio ũreyona wĩkũ mĩaka ĩtano, ĩtandatũ kuma ũmũthĩ, ũgakorwo wĩkũ, mũndũ agĩetha wĩra nĩ oragio ciũria nyingĩ na icio nĩ ta cio mũndũ oragio.

Kũringana na ngathĩti ya business daily mbeca cia kuma nja wa bũrũri nĩ cirathiĩ ciongerekete mabũrũri maiganona, na cigathiĩ inyihĩte mabũrũri maiganona, ta rĩu rĩ bũrũri mũnene wa rũraya rĩ mbeca cia kuma na kũu nĩ cirathiĩ cinyihanyihĩte tondũ wa mĩbango ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ mũnene wa bũrũri ũcio, magakorwo nĩ maranyihia nginya ũteithio ũrĩa ũrĩaũkaga bũrũri-inĩ ũyũ ta rĩu nĩ ũndũ wa arĩa mararwĩte mũkingo ah na ningĩ rĩ , nĩ ũndũ wa kũnyihanyihio mbeca icio rĩ andũ arĩa mararutaga wĩra kũndũ kũu ta rĩu kwa UN, nĩ mabutĩtwo mawĩra makaga mawĩra kwoguo mbeca iria ciramakinyagĩra na ũrĩa bũrũri ũrateithĩkaga rĩ nĩ ũthiĩte thĩ na ningĩ tondũ bũrũri nĩ ũrathiĩ ũthĩnĩte rĩ, mbeca cia mabururi ma nanja ona cio nĩ irathiĩ cinyihanyihĩte.

Nenda cia ũkinyanĩria nĩciteithagia gĩcigo gĩakwa, tondũ harĩ matangatho marĩa maheanagwo rĩ, nĩtuonaga atongoria arĩa tũthurĩte, nĩmokaga, magatũthondekera mabara, rĩũ mathondeka mabara arĩmi nĩmarateithĩ nĩhotaga gũtwara indo ciao thoko, andũ ma memerekia mathĩna maitũ rĩ nĩtũkaga tũgathondekerwo macukuru, na arimũ magandĩkwo cukuruinĩ ĩyo, rĩu arutwo makahota gũthoma na gĩcagi gĩthomu rĩ, nĩ bũrũri ũgathiĩ nambere, ona ithuĩ twĩ ta andũ tũgathiĩ nambere. Ningĩ, nenda cia ũkinyanĩria cia gũkũ bũrũrinĩ, nĩciteithagia mathibitarĩ makagĩa ndawa, na kinya makandĩka andũ arĩa marĩrutaga wĩra kũu, koguo ithuĩ twathiĩ thibitarĩ nĩtũteithĩkaga, na wa mũico, nĩũndũ wa maũndũ mothe macio twĩkaga rĩ, gũkũ njikaraga, nĩ tũthiaga na maũndũ ma gũthiĩ nambere.

Ngari nĩhĩahĩaga, nĩũndũ wa wambere, gũthondekwo ũru, kuma kambũĩnĩ iria cithondekaga ngari icio, wa kerĩ, kwaga gũtwarwo ngaraji cirorwo, cikarorwo wĩiro, cikarorwo maĩ ma kũhoria, na maũndũ ta macio, ningĩ wa gatatũ, ngari nĩ hĩahĩaga, nĩũndũ wa gũtwarwo na ihenya mũno nĩatwari, na nĩngĩ andũ mangĩcemania na mĩtino ya barabara rĩ, nĩ ũndũ wa kũgũthithanio kũu ũguo, ngari nĩ cihĩaga, na wa kana rĩ, nĩũndũ wa rĩera ũguo rĩrathiĩ rĩcenjetie rĩmwe gũgakorwo gwĩ kũhiũ mũno, kana rĩmwe gũgakorwo gwĩ kũhehu mũno, wĩiro na na maguta ma ngari, nĩũĩ maguta ma ngari nĩmanyitaga mwaki mũno, nĩkĩo ũrakora atĩ, thikũ ici rĩ, ngari nĩrahĩahĩanga mũno, nĩũndũ wa maguta macio, kũnyitana handũ na mwaki. Na ningĩ ngari ingĩ gwa, ũgakora maguta macio nĩmarakana.

Arĩa maragũra nguo nĩ mamenyaga thogora wa nguo tondũ wa mbere harĩ o mwendia o mwendia nĩ andĩkaga thogora wa kĩrĩa arendia wa nguo ĩrĩa arendia nguo-inĩ ĩyo, na ningĩ mũndũ akĩenda kũgũra nguo nĩ oragia mwendia ũrendia atĩa nguo ĩno? Nguo ĩno nĩ mbia cigana? Ningĩ wagatatũ ũkĩenda kũgũra nguo rĩ na nĩ ũĩ mũrata waku ena nguo ta ĩyo rĩ mũndũ nĩ oragia thogora wa nguo ĩyo harĩ mũrata wake nĩgetha agĩthiĩ duka-inĩ rĩ akorwo akĩmenya nĩ nguo ta cigana nguo ĩyo ĩrauma, na wa mũico mũndũ nĩ aroraga nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũkarora nguo ta icio ũrenda kũgũra rĩ cirauma atĩa, nĩgetha ũkamenya ũrĩa cirauma nĩgetha ũgĩthiĩ thoko rĩ, ũgĩkora mwendia rĩ ũkamenya kana nĩ arakwenderia thogora wa indo icio kuma ho.

Mahĩtia ma bara marĩa mathingatagwo nĩ NTSA nĩ wa mbere, nĩ mathingataga ũhoro wa gũtwara ngari naihenya mũno. Ũngĩkorwo nĩ ũratwara ngari na thibindi ĩrĩ igũrũ mũno gũkĩra gĩthimi kĩrĩa gĩtĩkĩrĩkĩte, nĩ mareganaga na ũhoro ũcio koguo nĩ magiragia andũ. Wa kerĩ, mahĩtia mangĩ marĩa NTSA ĩroraga nĩ gũtwara ngari ũtamĩgatĩire insurance. Ũngĩtwara ngari ũtarĩ na, ũtagatĩte nĩ mahĩtanaga nawe, tondũ ngari ĩngĩgĩa ũgwati kana mũtino wa bara ũhanĩke, ndũngĩhota kũrĩhĩka, ndũngĩrĩhwo tondũ ndũragatĩte. Wa gatatũ, nĩ ĩroraga kana ngari yaku nĩ ũramĩrora wega, tondũ ngari yaku ĩngĩkorwo nĩ thũkanu mũno ndũngĩmĩtwara, ti ngari ĩngĩtwarĩka bara. Koguo nĩ maroraga ndeto ta icio.